Ore taa tena siai e methene, ore enikinko pee kitum aitadoi enkijape toloing'ang'e naa teneshet ilairemok ikampunini naidim aibooi ene kijape e methene pee meitasur oloing'ang'e aa ore enkasarani naidimayu neeta naa ore methene keidim aitasuro oloing'ang'e netumi enchan naidim aitasuru nkulukuok nayau inyamalaritin te nterit otoonkaitubulu oo lairemok too mpukunot naapaasha neaku

Ore enduata aii tenkaji e greenhouse naa enkaji sidai naitobiruno nataa enkijiape sidai neeta olmanyara sidai oyau enkijape sidai toondaiki pooki naauno teine wueji, nemitiki sii inkatubulu nauno teine wueji menoto enkolong nainyal Ana enchan sapuk nameifaa netum. Ore greenhouse peetumi indaikin sidai naa tenkaraki metum nena aitubulu inashan sapuk nametum enkolong naidim naaji aitasuro nemetum sii kuna kuliek shidaritin oo ng'uesi anaa nguesi naanya inkaitubulu oo ndaiki oo mpukunot naapaasha

Kindim aitumia enkop alang enkiremore kindim taata atun rkiek loo mpukunot pookin naa ore esidano oo rkiek teneuni naa keyau rkiek enchan eehh ore ina shaan naa keyau mbaa pookin sidain keidim atasha neshau nkujit naanya nkishu naa tennetii sii ina kiremore nitubulu nena aitubulu aitobiraki nitoki aaku ekindim aitumia enkop atun siinche nkujit naanya nkishu ah metii na si nanu ajo pee ilo ayiolou metii ina kiremore oo nkaitubulu naa ore rmaasai metii enkiremore na indim ataramata nkishu nonok nintadak nena kujit nena nituuno teina top kake mme lasima pee etii enkiremore naa keyau eramatare sidai tiatu olosho

Ore taata ilaamatak lomaua eneiko teneitadoyio irgasi toloingange naa kidimayu taata neshet nkampunini sapukin naidim aisapoto ninche eniko tenitadoyio enasiai orgasi loloingange enhe nitenngen ninche eniko tenidayio ee nidimsii aitumia entulugumi onkishu enaa enoontare ee nepal taata kulo kiek oitobiruno toonkulie kampunini oidim ainyiala enkijape oloingange ,nidimayu sii neun irkiek oidim ayau enkijape sidai tiatua mukuntani enye omaua enye petum eramatare sidai omaua , naa ore pitumia lelo kiek neaku enkop sidai , naa ore peshaiki entulugumi orkiekk inatulugumi ontare tenaa enoonkishu ee naa keyau enkijape sidai nitubulu maua enye aitobiraki metii engolikinoto pookin tiatua ilaramatak .

Are niche inkishu neitayu oopeny endaa enye. Naa ore enikindim ataas naa peyie kintobiraki nkishu ewueji sidai neidim aatotonie kewarie. Ewueji neidim airyrare esidai peyie menya enkijape. Nikintoki sii ainguraki enda sidai nanya ana nkijit okulie tokin sidai. Ekiindim aitobiraki wuejitin needare nkishu

Aa ore endungoto orkiek naa , ore endungoto orkiek naa keya enchan mitokini aata enchan toloingange. Ore endungoto orkiek neya taata enkijape mitokitni aata enkijape sidai toloingange , mitoki ore imaua naatae anaa irkiek ootae nai matejoi nemitoki aata enkijape sidai neitoki sii aaku ore endungoto orkiek naa ore naji matejo teneku etasha naa ore nkuluok naatae tenkop neya taata enkare , ore pesha neya enkare , nitayu irmutaron oidim ayau enyamali temurua oidim ninye atunuk matejo nchoo ashu intare ormaasae neyau enyamali sapuk emurua. Ore sii aitoki endungoto naa kisababisha taata enkolong metaa sapuk toloingange nisumbauaya ilamatak anaa ilamatak lompukunot loswam pookin.

Ore isiaitin enkeremore naa kayau mitumiyae enkijape e greenhouse ore greenhouse naa keyau taa eripoto oo nkaitubulu aashu oo ndaiki naatunaki neitoki sii neilepunyie embulunot oo naduo daiki naatunoki ore enaiko pee eilepuyuie umbulunot oo ndaiki naathnoki te greenhouse naa kerip taata emaua arashu indaiki te nkolong arashu oltintilua le nkolong' nemitiki sii emaua eere enkolong mpukunot oo ng'uesi kutitik naisumbuaya maua anaa iltipitip arashu ilotorok arashu ilkurt kulo oisumbuaya maua tena siai e greenhouse